sikoma kararan kechob sitimet echeken kamakikur bichoton kosomanchi ih ko sitimet konaat ko kit ne delicate amuun ih imuch ichob inyendet ko koon shida Anan, imuch ichob inyendet ko koon taabu anan sitimet .sanasana komuche kobarin Chang biki chekikobar sitimet chekikosomachi kotab nechi bik chemasomanchi, sitimet nito ih , komiten ng'atutik chebo kab Kenya power konaat kabisa kingen kele ih kotichab sitimet komesomanichi komi